Ũgũri wa indo Kenya no macũngĩrĩrie mathĩna maigana ũna, agarari a mawatho maya nĩmareiga ũgwatinĩ wa kũhũrwo baĩni kana kuohwo. Oho biacara ici nĩcireiga ũgwatinĩ wa gũkanjĩrwo marũa ma wendia wa indo ciao. Rũhonge rwa kũrogota magoti bũrũrinĩ rũrĩa nĩ KRA no rũtacũkie makinya ma kũhũra agarari mawatho maya baĩni. Oho thirikari no yoe indo icio cia kwendia yohe. Oho thirikari no ĩhũre marubuku indo cia mwendia ũyũ wagararĩte mawatho maya. Mũthia nĩ atĩ muni watho ũyũ nĩareiga ũgwatinĩ wa gũthũkia ngumo yake harĩ thoko nĩũndũ wa kuna mawatho maya ma ũramati wa kwendia indo Kenya.